Ĩno nĩ toci na nĩ ya kũmũrĩka. Wĩ ndũmainĩ no ũmĩhũthĩre wone ũtheri na kaingĩ thitima ciũrĩte harĩ mũtũrĩre wa o mũthenya nĩyo ĩhũthĩkaga.

Rĩa mbere gwĩtubĩra, nĩ ndanyuire maĩ maingĩ mũno na nĩ ndarĩ na guoya mũingĩ mũno, no gwa kahinda kanini o gũikara maĩ-inĩ ngĩhota kũmenyera na ngĩthoma o kahora gũtubĩra.

Tene maaĩ matahagĩrwo handũ hamwe ta ĩtũũra-inĩ, no ihinda rĩrĩ, gicigo-inĩ gĩakwa maaĩ maikĩrĩtwo na mĩbaibũ makaingĩrio ngĩnya nyũmba, koguo kaũndũ kau nĩgacenjetie, atĩ wabatara maaĩ marĩ o hau thome-inĩ waku. Na no ũmagĩe o dagika o yothe ũngĩmabatara.

Wambere nĩ kũiga mwĩrĩ wĩ mũtheru, oguo nĩũgethamba kaingĩ ta maita merĩ harĩ o mũthenya, kana ũgethambaga o mũthenya. Wakerĩ nĩkũria irio iria igũteithia mwĩrĩ waku, na wa gatatũ nĩ kũnogora mwĩrĩ na kũũrutithia wĩra, weka maũndũ macio nĩũkũhota kũgĩa na mwĩrĩ mwega ũtarĩ na mathĩna.

Nĩguo kũruta mũndũ gwĩka maũndũ maya, nĩ ũgathoma kĩrĩa kĩandĩkĩtwo hau, ũkahota kũmũtarĩria na njĩra ĩrĩa hũthũ, njĩra ĩrĩa ekũhota kũnyita ũrĩa ĩgiĩ gwĩka, kũguo nĩ ũgathoma na ũgataũra wega na ũndũ mũhũthũ na raithi harĩ ũrĩa ekũnyita.